Ĩĩ nĩndĩramenya haha nĩha, na haha nĩũkoraga atĩ ĩno nĩ nduka nene mũno, ĩrĩa nĩũtuĩkaga wa gũkora ĩrĩ na indo ciothe cia mũthemba, ĩria ũngĩenda kũgũra we ta mũgũri, kuona atĩ nĩgũkoragwo na mwena wa irio, na nĩgũkoragwo na mwena nginya tuge wa mathabuni, na nĩgũkoragwo ona kũndũ kwendagio nginya indo ta iraĩ, na indo ta icio, ũgakora atĩ nduka ĩno nĩkoragwo ĩ nene mũno, na atĩ indo icio ciothe nĩũtuĩkaga wa gũcigũra handũ hamwe kuona nĩũkoraga atĩ, kaingĩ ona rĩmwe nĩũkoraga gũkũ indo cirĩ na raithi, na rĩrĩa ũratuĩka atĩ we ta mũgũri nĩũrenda gũthi kũgũra, nĩũtuĩkaga wa kũgũra indo ciaku ciothe cina thogora wa thĩ, na nĩingĩ ona nĩũtuĩkaga wa kuona indo ciothe handũ hamwe, kuona atĩ nduka ĩno ĩkoragwo ĩbangĩtwo ũrĩa ona we ta mũgũri, ndũtuĩkaga atĩ nĩũgũthĩnĩka ũgĩetha kĩndũ kĩrĩa ũrenda, kuona nĩgũkoragwo na njĩra iria cibangĩtwo, na ĩkoragwo na bata mũno, kuona atĩ kaingĩ rĩrĩa ũrenda kũgũra, nĩũhotaga kũgũra indo ciothe hamwe, na ũgatuĩka wa kũgũra na thogora wa thĩ, koguo nĩũtuĩkaga atĩ mbeca ciaku nĩcikũiganĩra, na ũgatuĩka ona wa kũhingia, mabataro maku mothe.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, ũndũ wa mbere ũrĩa ũkaga meciriainĩ makwa, nĩatĩ mũndũ ũyũ nĩatuĩkĩte wa gwĩkĩra maĩ make ngirathinĩ, kũrĩa nĩkũnyua akoragwo atĩ arenda kũnywa, ona nĩũkoraga rĩmwe ngirathi ta ĩno nĩtuĩkaga nginya ya kũnyuĩra indo ingĩ, no nĩtũrona atĩ haha, mũndũ ũyũ nĩmaĩ make aratwa wa kũnyua, na no akorwo atĩ, nĩarenda kũnywĩra kĩndũ nginya ta ndawa na maĩ ta maya, ũgakora atĩ nĩekĩrĩte ngirathi yake maĩ, na nĩgetha atuĩke ona wa kũnyua ndawa ciake, kana ona no akorwo nĩ kũrĩa ararĩa irio ciake, na nĩarenda kũrĩanĩria na maĩ, ũgakora atĩ nĩatuĩkaga wa gwĩkĩra maĩ hau mwena, na nĩgetha rĩrĩa arĩkia kũrĩa, nĩtuĩkaga wa kũnyua maĩ make, kana ona ũgakora atĩ mũndũ ũyũ nĩkũnyota anyotete, koguo we, nĩmaĩ atuĩka wa gwĩkĩra ngirathinĩ ta ĩno, na nĩgetha atuĩke wa kũmanyua.

Irio ici tũrona mbicainĩ ĩno, ici nĩ ngimbo, na nĩtũrona atĩ nĩgũkũra cikũrĩte ona mũtĩ-inĩ ũyũ, kuona nĩtũrona ũrĩa cituĩkĩte ci nĩcicuhĩte mũtĩi-nĩ ũyũ, na nĩtũrona atĩ, mbegũ ta ici nĩgetha cituĩke atĩ nĩcigũkinya handũ ta hau, mũrĩmi nĩakoragwo arutĩire wĩra memera wake, harĩa atigagĩrĩra atĩ nĩwakũra na riri, na agatigĩrĩra atĩ nĩatungata wega, na nĩgetha ũtuĩke wa kũmũhe maciaro mega, kũrĩa nĩtũrona atĩ torĩa ngimbo ici ciĩ thaka, koguo mũrĩmi ta ũcio nĩatigagĩrĩra atĩ, nginya mũtĩ ũcio wake nĩwatuĩka nĩũrona maĩ, na nĩgetha kuoneka atĩ nĩũtuĩkaga wa gũkũra, na ũgatuĩka atĩ nĩwaneneha mũno, na njĩra ĩrĩa mũndũ atuĩkaga atĩ nĩakũrĩa ngimbo ta ici, mandũ nĩatuĩkaga wa gũciruta mũtĩinĩ ta ũyũ gũcitwa, kana ona ũkagetha okorwo wĩna mĩtĩ mĩingĩ, kana okorwo ngimbo ciaku nĩ nyingĩ, no rĩmwe nĩũkoraga atĩ, nĩgũkoragwo na iria cikoragwo cikũrĩte, na cigatuĩka atĩ nĩciragwa thĩ, mũndũ nĩatuĩkaga wa gũthiĩ agacirogota, harĩa ũthiaga ũkoraga, nĩwethaga handũ hena ihiga, na ũgatuĩka wa kũraga, na nĩũtuĩkaga wa kũrĩa kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo thiĩĩ wa ngimbo ta ĩno.

Ĩĩ no ndirikane rita rĩa mbere, rĩrĩa ndatuĩkire atĩ nĩndona ũndũ ũyũ, na kumana na mbica ĩno, kwĩna maũndũ maingĩ mũno marĩa mũndũ angĩkorwo atĩ nĩekire wa mbere, kuona atĩ nĩtũrona atĩ nĩũra nĩũratuĩka atĩ nonginya wakie riko rĩaku, kũrĩa ũgũtuĩka atĩ nĩmwaki ũrakia, na ngũ, harĩa nĩũtuĩkaga wa gũcagũra ngũ iria cikoragwo ciĩ nyũmũ, na nĩwanjagia na tũkũ tũrĩa tũkoragwo twĩ tũnini twĩtagwo tũthari, na nĩho wambagia natuo nĩgetha mwaki waku ũtuĩke nĩ ũkũnyita, na nĩgetha rĩrĩa watuĩka atĩ nĩkwagia nginya na makara maingĩ, okorwo riko rĩũ nĩkũhũthĩra ũkũhũthagĩra na kũruga, kana ona nĩ mũndũ nĩakagia nĩũndũ wa heho, nĩũkoraga atĩ, makara macio rĩrĩa matuĩka nĩmaingĩha mũno, mũndũ nĩatuĩkaga wa gũcina mbembe ciake, na nĩtũrona atĩ mbembe ici mũndũ nĩaratuĩka wa gũciga hau mwenainĩ wa riko, na kũndũ kĩngĩ kĩrĩa mũndũ ambaga gwĩka, nĩgũtigĩrĩra atĩ ndũnaikia mbembe yaku mwakinĩ ũcio mũingĩ, kuona rĩmwe nĩĩtuĩkaga ya kũhĩa na ndogo, na we ũngĩrĩa nĩũkoraga atĩ tihĩu thĩinĩ, koguo mũndũ nĩatuĩkaga wa kũmĩiga hakuhĩ na makara maku marĩa ũgucĩtie nja, na nĩgetha ĩtuĩke ya kũhĩa kahora, na ĩtuĩke ya kũhĩa.

Ĩno nĩtũrona atĩ, nĩ bataraitha ĩrĩa ĩtũmĩkaga mũgũndainĩ wa mũndũ, na nĩtũrona atĩ mũrĩmi nĩatuĩkaga wa gũthiĩ ndukainĩ ya kũgũra, na hau nĩatuĩkaga wa gwĩcagũrĩra bataraitha ĩrĩa arenda kũgũra, na bataraitha nĩcikoragwo cia mĩthemba mĩingĩ mũno, kuona nĩtũrona atĩ ĩno nĩyandĩkĩtwo nĩ ĩrĩa ya NPK, na ũgakora atĩ mũrĩmi ta ũyũ nĩakoretwo athiĩte ndukainĩ, na agatuĩka wa kwĩtĩria ĩno ĩtagwo ũũ, no nĩgũkoragwo na ingĩ nginya ciĩtaga DAP, na ĩyo nĩũkoraga atĩ ona mũrĩmi no atuĩke wa kũmĩhũthĩra ithenyainĩ rĩa ĩno, kuona atĩ cikoragwo ciĩ mĩthemba mĩingĩ, na kaingĩ nĩũkoraga atĩ ona cirutaga wĩra ũmwe, na nĩgũkoragwo ona ĩngĩ ĩtagwo CAN, na rĩmwe nĩũkoraga atĩ, nĩgũkoragwo na arĩmi arĩa matuĩkaga nginya a kũgũra igĩrĩ, magatuĩka atĩ nĩmagũcitukania, cirute wĩra ciĩ hamwe, na ũgakora ningĩ mũrĩmi nĩatuĩkaga wa kwongerera nginya thumu, na nĩgetha atigĩrĩre atĩ mũmera wake nĩũkũmera wega, na ũkũre wĩna riri, na nĩgetha nginya irio ta icio ararĩma, cituĩke atĩ nĩcikũmũhe maciaro mega.

Ĩĩ nĩhakoragwo na bata mũno, gwĩka ũndũ ũyũ, ta atĩ nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi ũtuĩkĩte wa gũkua thumu waku nginya mũgũndainĩ, na nĩũtuĩkaga wa gũthi na gwĩkĩra irio ici ciake ahandĩte, na thumu ta ũyũ nĩũte nĩũteithagia mĩmera mũno, kuona nĩũtũmaga mĩmera ĩkũre ĩna riri, na ĩtuĩke ona ya gũkũra na ihenya, kuona atĩ ũngiaga gwĩkĩra atĩ thumu, nĩũkoraga atĩ mĩmera yaku ndĩrakũrũ na riri, na ndĩgũtuĩka ya gũkũhe, maciaro mega marĩa ona ũngĩtuĩka atĩ nĩũkwendia, na rĩrĩa wakora atĩ mũgũnda waku ndũnakũhe maciaro mega, we ta mũrĩmi nĩwe ũthiaga hathara, kuona atĩ nĩgũkoragwo na arĩmi arĩa makoragwo makĩrĩma ĩ ta biacara, nĩgetha rĩrĩa irio icio cigũtuĩka cia gũkũra, nĩmagũtuĩka a gũcienderia andũ, na nĩgetha matuĩke atĩ nĩmakũona mbeca kuma mbeca icio, na nĩgetha atĩ ona matuĩke atĩ nĩmagũthi nambere, na kũhingia mabataro mao marĩa mangĩkorwo namo, na nĩtũrona atĩ ona mũrĩmi ta ũyũ nĩaraitĩrĩria nginya mĩmera yake maĩ, koguo kaingĩ ũngĩkora atĩ mũrĩmi nĩaraitĩrĩria maĩ, nĩgũkoragwo atĩ, ti kĩmera kĩa mbura, kuona atĩ no nginya we mwene ũtuĩke nĩarakua maĩ, na agatuĩka wa gũitĩrĩria mĩmera yake nĩgetha ndĩkome.

Ũyũ nĩtũrona atĩ nĩmũrĩmi wa kahũa, na nĩkahũa gake aratuĩka atĩ nĩkũha nĩkũgetha aragetha, na kaingĩ nĩũkoraga atĩ mũndũ ta ũyũ, nĩatuĩkĩte wa gũtwo kahũa gaka gake, nĩgetha gatuĩke atĩ nĩkakũmũhe maciaro mega, na gatuĩke atĩ nĩgakũruta kahũa kaingĩ ta ũũ tũrona, na nĩgetha onake ta mũrĩmi rĩrĩa aratuĩka wa gũkagetha, atuĩke atĩ nĩakũgetha ge kaingĩ, na nĩagũtuĩka wa kwendia karĩ kaingĩ, na o ũrĩa mũrĩmi arendia kahũa gake ge kaingĩ gĩthĩinĩ, ũguo noguo mbeca ciake cituĩkaga cia kũingĩha, na nĩkĩo nĩmakoragwo magĩthomithio ũrĩa magĩrĩirwo nagũtuga kahũa kao, na nĩgetha gatuĩke ona nĩgakũmahe maciaro maingĩ, nĩgetha mũrĩmi ta ũyũ atuĩke atĩ nĩakũgetha kahũa karĩ kaingĩ, na atuĩke wa kuona bainda yake njega, ĩrĩa ĩkũmũteithia athiĩ nambere na gũtuga kahũa ta kau, na nĩgetha rĩrĩa kĩmera kĩngĩ gĩakinya, no we agũtuĩka atĩ nĩakũgetha karĩ ka karĩ kaingĩ, o toguo arakagetha, na nĩgetha atuĩke ona nĩakũhingia nginya mabataro make ma nyũmba, na nginya mbeca ta icio. Na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũraruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ ta ũũ areka, kũgetha kahũa gake mũgũnda, no nginya ũmũtwi ũmũrute ikinya gwa ikinya.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩtũrona atĩ haha nĩ thoko-inĩ, kuona nĩtũrona atĩ kũrĩ na atumia arĩa maikarĩte gũkũ thĩ, na nĩtũrona ũrĩa mabangĩte o ũndũ handũ hake thoko, agatuĩka atĩ nĩarabanga wega nĩgetha agũri arĩa maroko thokoinĩ, matuĩke atĩ nĩmagũka kũmagũrĩra indo ici ma macibangĩte, na nĩtũrona atĩ o mũrĩmi akoragwo na handũ hake, na nĩmatuĩkĩte atĩ hau nĩho arĩũkaga o kũhingũra o mũthenya o mũthenya, na we ta mũgũri rĩrĩa watuĩka atĩ nĩwathiĩ thoko, nĩũtuĩkaga wa gũthi na kũrora irio iria cirakũgũcĩria maitho, na hau nĩho ũthiaga kũgũra, na nĩũtuĩkaga wa gũthogorana nao nginya harĩa mũkũiguana, na ũgatuĩka wa kũgũra indo iria ũrenda, ta atĩ nĩtũrona atĩ haha nginya kwĩna arĩa marendia itũngũrũ, nyanya, hoho, nĩtũrona kwĩna arĩa nginya marendia mũtunda ta marigũ, na mananathi nginya macingwa, na nĩtũrona kũrĩ arĩa nginya mena makondo, na kaingĩ aya makoragwo nginya nĩ arĩmi arĩa marutĩte irio ta ici mũgũnda, kana okorwo ndarĩ nĩkũgũra makoragwo magũrĩte kũndũ, na wĩra wao nĩgũka kũhingũra haha thoko, na nĩgetha matuĩke atĩ nĩmarenderia agũri, arĩa maroka kũgũra.

Mbicainĩ ĩno nĩtũrona atĩ, ĩno nĩ ng'ombe, na nĩtũrona atĩ mwene nĩaratuĩka atĩ wa kũmĩoha mũtwe, harĩa nĩatuĩkaga wa kũmĩingĩria mũkandainĩ ũcio ũkoragwo ũthendekeirwo ng'ombe, ũndũ ũtangĩhota atĩ nginya kũhihinya ng'ombe ta ĩyo, na nĩũkoraga atĩ, mũkwa ũcio nĩũkoragwo nginya ũthondekeirwo kĩongo kĩa ng'ombe wega, na nĩgetha ng'ombe ta ĩyo tondũ nĩtũrona atĩ ĩ nja gĩthakainĩ, nĩũkoraga atĩ, nĩkũrutwo ĩkoragwo ĩrutĩtwo kũndũ ta gũkũ, na nĩgetha ĩtuĩke ya kwĩrĩra mahuti maya makoragwo me thĩ, kana ona nyeki ĩno ĩkoragwo gũkũ, koguo ũgakora ng'ombe ta ĩno nĩyohagĩrĩrwo mũkwainĩ handũ, mũtĩinĩ, na nĩgetha ĩtuĩke atĩ nĩkũrĩa o hau ĩrĩ, kuona atĩ ũngĩmĩrekereria no ĩtuĩke ya gũthi kũndũ kũraihu, na ona no ĩthi kũndũ kũrĩa ĩtagĩrĩirwo nĩ gũthi, na nĩtũrona atĩ ona ng'ombe ĩno nĩ thaka mũno, na nĩ ng'ombe ya gũkamwo, koguo mũrĩmi no nginya atigĩrĩre atĩ nĩrarĩa wega, na ĩkanyua maĩ wega, na nĩgetha we rĩrĩa aratuĩka atĩ nĩagũkama, ĩtuĩke atĩ nĩ ĩkũruta iria rĩingĩ, rĩrĩa ona no enderie andũ a nyũmba, kana ona andũ a itũra, kana atware nginya, gĩthĩinĩ kĩrĩa gĩkoragwo kĩa iria.

Ĩĩ nĩhakoragwo na bata mũno, gwĩka ũndũ ũyũ, kuona nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi, ũrĩa nĩaratuĩka atĩ nĩarahe mĩmera yake bataraitha, ũkoraga atĩ mũrĩmi ta ũyũ nĩarenda gũkũria mũmera ũyũ wake, na nĩarenda kũutuga nĩgetha ũtuĩke wa gũkũra wega na riri, na nginya ona bataraitha nĩiteithagia nginya, mũmera gũkũra na ihenya, na ũgakora atĩ ona nĩũgũtuĩka wa gũkũhe maciaro mega, harĩa we ta mũrĩmi ũguo nĩguo wendaga, negetha maciaro ta macio ona no ũtuĩke rĩrĩa wagetha, no ũmenderie andũ, kũrĩa nĩgũteithĩrĩria we uthi nambere na kuonjorithia ũrĩmi waku mũgũndainĩ waku, na nĩgetha ona nĩũgũteithia nĩgetha, ũtuĩke atĩ nĩũgũhota nginya kũhingia mabataro maku, marĩa ũngĩkorwo namo, na ningĩ ona nĩũkoraga atĩ, ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno nginya kwĩ mũmera waku, na nginya mũgũnda waku, kuona atĩ, nĩkũnoria ũnoragia nginya tĩri waku, na nĩgetha tĩri ũcio ũtuĩke atĩ nĩũgũkũria mũmera ũcio na ihenya, na mũmera ũgakũra na riri.

Ĩno nĩtũrona atĩ nĩ mbũri, na nĩtũrona atĩ mbũri ĩno ona nĩmũthemba wa thenge, na ngwĩciria mĩthemba yothe ĩkoragwo ĩ ya bata mũno, nginya rũrĩrĩinĩ rũrũ rwitũ, kuona atĩ mĩthemba yothe ĩrĩ nĩtuĩkaga atĩ ona nĩgũcemania, na ũguo nĩguo kũhotekaga nginya gũtuĩka atĩ nĩkũrĩ na nginya nĩkuonekaga mbũri nĩcithiaga nambere na gũciarana, na ũgakora atĩ mbũri citingĩtuĩka cia gũthira, ona mũngĩtuĩka a gũthĩnja nginya irio ta ici, nĩmũtuĩkaga a gũthi nambere na gũtigĩrwo mburi ingĩ iria mwagĩrĩirwo nĩ kũrera, na ngwĩciria tondũ nĩtuonaga atĩ mbũri cikoragwo ci cia mĩthemba ĩrĩ, nĩũkoraga atĩ nĩũcemanagia na ĩrĩa nginya ĩkamagwo, na ĩyo iria rĩu nĩrĩtuĩkaga ona rĩa kũnyuo nĩ andũ, na rĩrĩkanaga atĩ nĩrĩkoragwo na mabataro marĩa ĩhinga mahingagia, nginya mwĩrĩinĩ waku, na ũgakora atĩ iria rĩũ nĩrĩkoragwo rĩgĩethwo nginya nĩ andũ aingĩ mũno, kuona nĩrĩteithagia andũ nginya gũtigĩrĩra atĩ mena ũgima wa mwĩrĩ, na ningĩ nĩtũkoraga nginya ta ici ciĩtagwo thenge kaingĩ nĩcio ona cithĩnjagwo, ũgakora atĩ nĩcio nginya cituĩkaga atĩ ciracagũrwo gũthi gũthĩnjwo, kũrĩa ũgakora atĩ onawe ta mũ mũrĩmi, nĩũtuĩkaga nginya wa kwendia ũkona mbeca.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩtũrona atĩ kũndũ gũkũ nĩkura karatuĩkĩte nĩkwaura mbura nene, na gũgatuĩka atĩ rĩrĩa mbura ĩyo ĩratuĩka atĩ nĩraura, gũtirĩ na mĩtaro ĩrĩa ĩtuĩkĩte ya gũthodekwo gatagatĩinĩ ka mũgũnda ta ũyũ mũnene, na nĩgetha atĩ maĩ macio matuĩke atĩ nĩmatemeirwo njĩra handũ, harĩa magũtuĩka atĩ matigũikara mũgũndainĩ mahane tarĩ ka iria rĩthondeketwo, nĩgetha matuĩke atĩ hena kũndũ kũrĩa marathiĩ, na kũndũ gũkũ kũhana ũũ, tondũ atĩ maĩ macio rĩrĩa marĩtuĩka atĩ nĩkũraura, nĩmaratuĩka ma gũka gũikara handũ hamwe, na nĩtũrona atĩ maĩ maya ũrĩa matuĩkĩte ma gũthũkia mũgũnda ta ũyũ, kuona ũrĩa tũrona atĩ haha haihũrĩte maĩ hatirĩ na mĩmera, no nĩtũrona atĩ mũgũnda ũyũ wothe nĩwatuĩkĩte wa kũhandwo, na ũgakora atĩ rĩmwe mbura ta ĩno nĩtuĩkaga ya kura nene, na ĩgatuĩka ona ya gũthũkia mũgũnda ta ũyũ, kana ona mĩmera ĩrĩa ĩhandĩtwo nĩmũrĩmi, kuona atĩ rĩmwe mĩmera ndĩbataraga maĩ maingĩ ũũ, kuona atĩ maĩ maingĩ nĩgũthũkia gĩthũkagia, na ũgakora atĩ we ta mũrĩmi nĩhathara ũratara, na ũgathiĩ onahathara, kuona atĩ nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũrĩmĩte ũũ, mũrĩmi nĩakoragwo ahũthĩrĩte mbeca ciake nyingĩ mũno.

Ũndũ ũyũ nĩũkoragwo na bata mũno, rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ, nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi wa nyeni, na nĩgũitĩrĩria araitĩrĩria nyeni ici ciake maĩ, na ũkĩona mũrĩmi ta ũyũ agĩkinya handũ haguitĩrĩria mĩmera ĩno yake maĩ, nĩũkoraga atĩ kũndũ ta gũkũ ũũ gũtirauta, kana ona ti hĩndĩ ya mbura, koguo ũgakora we ta mũrĩmi nĩũkoragwo na wĩra ũcio, wagũtigĩrĩra atĩ nĩũraitĩrĩria irio ciaku maĩ, na nĩgetha citigatuĩke cia kũma, ũgakora atĩ ona nĩatuĩkaga nginya wa gũthondekera mĩberethi, ĩrĩa ĩtuĩkaga nĩgũkinya mũgũndainĩ ũyũ wake, na nĩgetha mĩmera yake ituĩke atĩ nĩgũthiĩ nambere na kũgĩa maĩ, na ĩthiĩ nambere na gũkũra na riri, na nĩgetha atuĩke wa kuona maciaro mega, kuma irioinĩ ici ciake atuĩkĩta wa kũhanda mũgũndainĩ ta ũyũ wake mũnene.

Nĩtũrona atĩ aya nĩũrĩmi maratuĩka atĩ nĩmararuta, na nĩtũrona atĩ ũrĩa maratuĩka a kũruta ũrĩmi ũyũ wao, nĩatĩ nĩmatuĩkĩte a gũthondekera mũgũnda ũyũ wao kana mĩmera ĩno yao, kũrĩa nĩmarathondekera mĩhuko, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrĩtwo tĩri, na tĩri ũcio nĩmatigagĩrĩra atĩ nĩmũnoru, na nonginya matigĩrĩre atĩ nĩmaũtukanĩtie na thumu kana ona bataraitha, na nĩgetha rĩrĩa ũrahanda mũmera ũcio waku, ũgatuĩka wa gũkũra, na kaingĩ ona nĩũkoraga andũ ta aya makoragwo monganĩtie mbegũ, iria matuĩkaga magacita handũ nginya cigakũra, na hau nĩho matuĩkaga a gũthondekera mĩhuko ĩno, ĩrĩa ĩrĩa mathondekaga na maratathi ta maya, na nĩgetha atĩ ĩtuĩke atĩ nginya rĩrĩa mũndũ arenda kũmĩthamia kũndũ ta gũkũ, kana ona kwendia, nĩũkoraga atĩ mũgũri nĩakũhota gũkua mũmera ta ũyũ kuma kũndũ kũmwe nginya kũngĩ, okorwo nĩ ndukainĩ ta ĩno araruta, kana ona agatuĩka atĩ aratwara gwake mũciĩ, harĩa nĩathiaga na akaruta mũhuko ũcio, na agatuĩka riu wa kũhanda mũmera ũcio wake, na ũgatuĩka wa gũkũra na riri, na hau nĩũtuĩkaga ona wa gũthiĩ nambere na kũutungata, na nĩgetha ndũgatuĩke atĩ nĩũkũma, na nĩgetha ũmũhe maciaro mega.

Maũndũ makũngenia haha nĩmaingĩ, nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi ũtuĩkĩte atĩ nĩahandĩte mũgũndainĩ ũyũ wake, na nĩaratuĩka ona wa kũhanda mĩmera ĩno yake, na nĩho ũtuĩkaga nginya nĩtũrona atĩ nĩarĩmĩire, kuona nĩtũrona atĩ ona mũgũnda ta ũyũ wake ndũrĩ nginya na ria, kuonania atĩ mũrĩmi ta ũyũ nĩakoragwo agĩtungata mũgũnda wake, na agatigĩrĩra atĩ nginya nĩarĩmĩire ria, na nĩgetha mĩmera yake ndĩgatuĩke atĩ ndĩgũkũra na riri, kana ĩtuĩke ona ndĩkũmũhe maciaro mega, koguo nĩũkoraga mũrĩmi ta ũyũ nginya nĩaratigĩrĩra nĩahete thumu mĩmera yake, na nĩgetha ĩtuĩke atĩ nĩgũthi nambere na gũkũra, na ĩmũhe maciaro mega, na nĩgetha rĩrĩa onake agũtuĩka wa kũgetha, one atĩ nĩarutĩte one maciaro ma ũrĩa arutĩire wĩra ũyũ, na ũrĩa atuĩkĩte wa gũtungata mũgũnda ũyũ wake. Na nĩturona atĩ ona mũrĩmi ta ũyũ ena macini iria atuĩkĩte wa gũciga mũgũndainĩ ũyũ wake, na ngwĩciria nĩkũmũteithia cimũteithagia, atuĩke wa kũmenya nginya rĩrĩa mĩrimũ ĩratuĩka ya kwĩyumĩria, kana ona nĩgetha atuĩke wa kũmenya kũhũra ndawa, ĩrĩa ahũraga rĩrĩa mĩmera yake yatuĩka atĩ ĩna tũtambi, kana ona mĩrimũ o yothe, na agatuĩka wa kũnina mĩrimũ ĩyo.

Ũndũ ũyũ nĩtũrona nĩũhoro wĩgiĩ ũrĩmi, na nĩtũrona atĩ mũrĩmi ta ũyũ nĩaratuĩka wa kũhandũ mahĩa mũgũndainĩ wake, na ngwĩciria mu thikũ ĩci ũrĩmi nĩũcenjetie mũno, mahindainĩ maya maitũ, kuona atĩ ona kũrĩ na nginya macini iria cirateithia arĩmi kũrĩma, ũgakora atĩ nginya kwĩna iria cirateithia mũrĩmi, kũharĩria nginya mũgũnda wake nĩgetha atuĩke atĩ nĩakũhanda, na mũgũnda ũcio nĩũtuĩkaga wa kũgererwo nĩ macini icio, kuona nĩgũkoragwo nginya na tũragita, tũrĩa wĩra wacio nĩgũthiĩ mũgũndainĩ wa mũrĩmi, na ũgatuĩka atĩ nĩga nĩgũkũrĩmĩra wega, na ĩgatigĩrĩra atĩ, mũgũnda waku rĩu nĩmũharĩrie ũndũ nginya ũngĩhandwo, na thikũ ici nanĩtũ nĩtũrona atĩ, nĩkũrĩ nginya na macini iria cirateithia mũrĩmi nginya kũhanda, ũgakora atĩ macini ta icio no cio ciratuĩka cia gũcoka mũgũndainĩ waku, na cigatigĩrĩra atĩ nĩciakũhandĩra wega, koguo ũgakora atĩ maũndũ nĩmacenjetie mũno na mahindainĩ maya maitũ, kuona atĩ tekinorojĩ nĩrathiĩ nambere na kũhĩmbĩrio nĩ arĩmi, harĩa maratuĩka nginya ndawa iria marahũthĩra, kana ona bataraitha iria marahũthĩra mĩgũndainĩ yao, nĩratuĩka atĩ nĩracenjanio ũkĩringithania na tene.

Haha nĩtũrona atĩ, ũyũ nĩ mũrĩmi wa mahiũ, na nĩtũrona atĩ nĩaratuĩka atĩ nĩarahanda mũgũndainĩ ũyũ wake, tondũ nĩtũrona ena mũgũnda mũnene, no nĩtũrona atĩ haha nĩatuĩkĩte wa gwakĩra mahiũ maya make, harĩa atĩ ici nĩ ng'ondũ, na nĩtũrona atĩ nĩaciakĩire ũndũ nginya nĩakĩte mĩharatĩ, gatagatĩinĩ ga kiugũ ta gĩkĩ athondekeire, na nĩtũrona atĩ hau nĩho okaga gũciĩkĩrĩra irio, na nginya ona nĩũkoraga atĩ nĩakoragwo athondekeire, handũ hangĩ harĩa atuĩkaga atĩ nĩho agũciĩkĩrĩra maĩ, na ũgakora atĩ mũrĩmi ta ũyũ nĩaratuĩka wa gũthi nambere na kũhe irio mahiũ maya make, kuona atĩ nĩcio cituĩkaga atĩ nĩcikũmũhe mbeca, ngona atĩ ona nĩciendagio, harĩa ona ingĩ nĩcituĩkaga ona cia gũthiĩ nambere na gũciarana, na ũgakora atĩ nĩũrahota kuonjorithia ũrĩmi waku, ũrĩa ũyũ wa mahiũ, na ũgathiĩ nambere na gũtigĩrĩra atĩ, nĩcirona irio cia kũrĩa, na maĩ ma kũnyua, na nĩgetha cithiĩ nambere na gũkũra, na cinenehe, na ngwĩciria maũndũ marĩa magũkenia ũkĩona ũndũ ta ũyũ, ũndũ wa kwenda nĩatĩ nĩũtuĩkaga wa gwĩka wĩra ũyũ ta biacara, na ũkona mbeca cia kũigana, kana ona ũgatigĩrĩra atĩ nĩũre.

Nĩtũrona atĩ, gũkũ nĩkũhana ta arĩ kũo gĩthĩnjĩro, kũrĩa nĩũkoraga atĩ ng'ombe kana ona mbũri, nĩcituĩkaga cia kũrehwo kũndũ ta gũkũ, na cigatuĩka atĩ nĩcigũthĩnjwo, na nĩũkoraga atĩ, gĩthiĩ ta gĩkĩ kĩa gĩa gũka atĩ nĩkĩrathĩnjĩra andũ, nĩũkoraga atĩ nĩmaroraga atĩ irio icio cirarehwo, ng'ombe ta icio cirarehwo kana ciĩna riri mwega wa mwĩra, na no nginya ona cikorwo na ũgima wa mwĩrĩ, nĩgetha ciĩtĩkĩrwo gũkũ, cituĩke atĩ ona ciathĩnjwo, gũtigũtuĩka atĩ nĩcira andũ nĩmaracirĩa namagatuĩka a kũrwara, koguo nĩũkoraga kũndũ ta gũkũ, no nginya matigĩrĩre atĩ ng'ombe ta icio ti ndaru, nĩgetha cithiĩ nambere na gũthĩnjwo, na nĩgetha cituĩke atĩ nĩcigũtuĩka cia kwenderio andũ, arĩa onamakoragwo nginya mahingũrĩte nduka cia kwendia nyama, na matuĩke atĩ nĩmakwenderia andũ, na nĩgetha mũndũ ta ũcio atuĩke wa gũthi nambere na kũruta biacara yake, gũtarĩ na macira ma atĩ nĩandũ nĩmararwara, koguo nĩgetha atĩ nĩcituĩkaga cia kũmenyererwo, kuona atĩ nĩũkoraga kũndũ ta gũkũ, kwĩna macini nyingĩ mũno cia ũhehu, nĩgetha atĩ citigĩrĩre nyama ta ĩno nĩgũtuĩka ya gũikara, ĩtakũnunga, ona ĩtagũthũka.

Maya nĩtũrona atĩ, nĩmakondo, na nĩtũrona atĩ makondo ta maya nĩmakoragwo atĩ maigĩtwo ũndũ magĩrĩirwo nĩgũkorwo atĩ, nĩmagũtuĩka ma kuma kũndũ kũmwe magĩthiaga kũndũ kũngĩ, kuona nĩtũrona atĩ makondo ta maya nginya nĩmeru, koguo nĩũkoraga atĩ nĩmekĩragwo mathondekagĩrwo handũ ta haha, harĩa atĩ nĩho rĩu mũrigo ũyũ nĩũrĩtuikaga wa gũkuo na ũhũthũ mũno, kuona atĩ nĩũkoraga atĩ o kĩndũ nĩgĩkoragwo na makondo marĩa magĩrĩirwo nĩkũiganĩra, na nĩgetha matuĩke atĩ nĩmagũkuma kũndũ kũmwe nginya makinye kũndũ kũngĩ, matagũthũka, na nĩgetha ona matuĩke atĩ nĩmakwenderio andũ, ũgakora atĩ nĩkoragwo ĩ biacara, kuona atĩ andũ nĩmatuĩkaga a kũgũra makondo meru, nĩgetha matuĩke atĩ nĩmagũthi kũrĩra namo irio, na ũgakora atĩ mũndũ nginya ũrĩa ũrendia nĩatuĩkaga wa kuona mbeca cia kũigana, iria nĩahotaga gũthi nambere na gwetha makondo ta maya, akarindĩra andũ nĩgetha agatuĩka atĩ nĩakũmendia.

Nĩtũrona atĩ, andũ aya nĩkũruta mararuta mĩrigo ĩno kuma rorinĩ ta ĩno, na nĩmaratuĩka makũmĩtwara nginya okorwo nĩ ndukainĩ handũ, na nĩũkoraga atĩ, andũ aya nĩgũkua marakua indo ta ici, magĩcitwaraga ta ndukainĩ ya mũndũ, harĩa nĩ ũkoraga atĩ tondũ nĩtũrona atĩ ici nĩ mbembe, ũgakora atĩ mũndũ ũcio nĩ nduka atuĩkĩte wa kũhingũra nene, na nĩkwendia arendia, na ũgakora atĩ nĩaratuĩka atĩ nĩkwendia arendia indo ta ici, kuona nĩakoragwo na agũri ake arĩa mokaga kũmũgũrĩra, koguo ũgakora we kũrĩa arutaga, akoragwo arutĩte kũndũ ta kambũninĩ ya mbembe, kũrĩa o wĩra wao makoragwo nĩmoheire mũndũ wega indo ciake, na magatuĩka nginya a kũmũkinyĩria kũrĩa arĩ, koguo ũgakora atĩ ta ũyũ, nĩaratuĩka atĩ nginya nĩarahe andũ aya akũmũkuĩra, mbeca njiganu nĩgetha matuĩke atĩ nĩmakũmũkinyĩria ndukainĩ yake, na ngwĩciria ũndũ wa kũmena ũndũ ũyũ nĩatĩ mũrigo ũyũ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno, na nonginya onawe ũrĩa ũrathi gũkua, ũtigĩrĩre atĩ wĩna hinya wa gũkua, kuona atĩ ndũkoragwo wĩ mũhuko ũmwe, mũtuĩkaga atĩ nĩmũgũthi namũgĩre mĩrigo ĩngĩ ĩtiganĩte, mũgĩtigagĩrĩra atĩ nĩmwakinyĩria mũguri wa kana mwene nduka.

Ũndũ ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ, nĩtũrona atĩ haha nĩ thokoinĩ, na nĩtũrona atĩ mũtumia ũyũ nĩkwendia arendia we nyanya, na nĩũkoraga atĩ nĩatuĩkĩte wa gũthura nyanya icio, na agatuĩka wa kwandĩka ũrĩa agĩrĩirwo nĩgũciendia, na we ta mũrĩmi nĩũ we ta mũgũri nĩũtuĩkaga wa gũthi thoko ta ĩno, na ũgatuĩka wakũgũra nyanya iria ũrona nĩcikũiganĩra mbeca ciaku, kana ona nyanya iria ũrona atĩ nĩ thaka maithoinĩ maku, na ũgatuĩka wa gũcigũra, na nĩtũrona atĩ nĩatuĩkaga atĩ wa kwendia ithano na gĩbaũ, ũgakora atĩ koguo kwa icio ithano, ĩmwe nĩũrenderio ciringi inya, na ũgakora atĩ icio akoragwo akĩendia atĩ inya gĩbaũ, ĩmwe ũkoragwo ũkĩenderio kĩng'ori, na ici cikoragwo atĩ cikĩendio iyhatũ na gĩbaũ, icio nĩcio ũkoraga atĩ kaingĩ nĩ thaka mũno na nĩ nene, na nĩkĩo ũkoraga atĩ mwendia ta ũyũ nĩakoragwo acicagũrĩte, na agaciga ũndũ we ta mũgũri ndwagĩrĩirwo nĩgũcitukania, kuona wagĩrĩirwo nĩgũthi handũ hamwe, na ũgacagũra atĩ hau nĩho ũkũgũra nyanya ciaku, na nyanya ta ici nĩũkoraga atĩ mũrĩmi mũgũri ta ũyũ mwendia ta ũyũ nĩakoragwo agũrĩte mũrĩminĩ, kũrĩa nĩakoragwo athiĩte mũgũnda, na agatuĩka wa gũcagũra.

Nĩtũrona atĩ maya nĩmacani, na macani ta maya nĩmakoragwo mathondekeirwo kambũni, ĩrĩa ĩkoragwo ta nĩyo ĩtuĩkaga ya kwĩita marĩtwa ta maya, na nĩtũrona ĩno ona nĩreĩta Akina, na nĩũkoraga ona kambuni cia macani nĩcikoragwo ciĩ nyingĩ mũno, na nĩcikoragwo citiganĩte, na nĩũkoraga ona andũ nomakoragwo mathondekete macani mao, na njĩra nyingĩ citiganĩte, kuona nĩgũkoragwo na arĩa matuĩkaga atĩ ona nĩmagwĩkĩra nĩmongagĩrĩra indo ingĩ, macaninĩ marĩa mao marathondeka, na ũgakora nginya macani macio mena cama, ũgĩkũra ngũrani na macani marĩa makoragwo matiĩkĩrĩtwo indo ingĩ, na nĩũkoraga atĩ macani nĩmakoragwo nginya atĩ kwĩna marĩa makoragwo mekĩrĩtwo indo ta ndimũ, kũrĩa andũ nĩmatuĩkaga a kũmanyua mahana o ũguo, na ũgakora atĩ, ndimũ ta icio andũ nĩmendaga macani ta macio, na mangĩ ona nĩmakoragwo mekĩrĩtwo matunda mangĩ, na ũgakora o mũndũ nĩakoragwo akĩenda macani ma mũthemba wake, no niĩ nĩnyendete macani marĩa makoragwo mekĩrĩtwo ndimũ, kuona nĩmakoragwo na cama mũno, na ningĩ ona nĩũkoraga atĩ nĩmateithagia mũndũ atuĩke na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno na mahinda maya, kuona nĩ tũrona ũyũ nĩ mũgũnda, na nĩ tũrona atĩ andũ aya nĩ ta mĩtĩ maratuĩka a gũtinia mũgũnda-inĩ ũyũ, na ũgakora atĩ nĩ marenda gũtũmĩra mbaũ, kana ona tondũ mĩtĩ ĩyo yatuĩka ya gũtemwo, nĩ ĩtuĩkaga ya kũruta indo nyingĩ mũno, kuona mũndũ no atuĩke ya kũrehe macini ĩrĩa ya gũtinangĩa, na magatuĩka atĩ nĩ mekũruta mbaũ mũtĩ-inĩ ta ũcio, na ningĩ nĩ gũkoragwo na angĩ, arĩa ũkoraga no ngũ maretherera mĩtĩ-inĩ teno, na ũgakora atĩ nĩ megũthiĩ na matuĩke agwetha mĩtĩ ya gũtinangia, na matigĩrĩre atĩ nĩ maruta ngũ iria marenda, ningĩ kũndũ kũngĩ nĩ ũkoraga atĩ nĩ mĩtĩ nĩ ĩtinagio, rĩrĩa kũrethwo itingĩ cia thitima, ũgakora atĩ mĩtĩ nĩ mendaga mĩtĩ ĩrĩa ĩtakoragwo ĩ mĩnoru mũno, no nĩ mendaga mũtĩ mũkũru, kũrĩa nĩ matuĩkaga atĩ matinia nĩ mekũmithia mĩtĩ ĩyo, na nĩgetha matuĩke atĩ nĩyo mekũhũthĩra gũthondeka itingĩ icio cia thitima, na ũgakora atĩ ningĩ nĩ mateithagia andũ matuĩke atĩ nĩ mekuona thitima kwao, no thikũ ici nĩ gũcenjetie kũona atĩ, nginya andũ nĩ macenjetie ngina ũhoro wa gũtũmĩra ngũ, ũgakora atĩ andũ matiratinda magĩtinia mĩtĩ, kuona nĩ maratũmĩra ngaci, nacio thitima kũrĩ na itingĩ ona cĩa mahiga.

Nĩhakoragwo na bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ tũrona atĩ ici nĩ mbembe cituĩkĩte atĩ nĩcigethetwo, na cigatuĩka nĩcithandũrĩtwo, na nĩho cituĩkaga cia gwĩkĩrwo makonia-inĩ ta maya, na nĩũkoraga atĩ ũndũ ũyũ ona nĩwĩkĩkagĩra hakuhĩ na mũgũnda wa mũrĩmi, kũrĩa akoretwo atĩ mũgũnda wake mũnene ũrĩ, nanĩgetha rĩrĩa mbembe ciake ciatuĩka atĩ nĩciomĩra mũgũnda, nĩatuĩkaga wa gũthi na andũ kuũ agatuĩka wa kũgetha mbembe ta icio, na hau nĩatuĩkaga ona wa gwetha andũ aingĩ mũno kuona wĩra ũyũ nĩ mũingĩ, na ti wĩra mũhũthũ, harĩa nĩmamũrutagĩra wĩra, na nĩatuĩkaga ona wa kũmarĩha, na ũgakora atĩ ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wwa bata mũno, kuona atĩ nĩahũthagia wĩra, atĩ rĩrĩa ararutĩra wĩra ũyũ hakuhĩ na mũgũnda wake, gũtikoragwo na thabarĩ nene ya kuma mũgũnda gũtwara harĩa makũrutĩra wĩra ũyũ, na ningĩ ũgakora atĩ rĩmwe nĩũkoraga atĩ mũrimi ta ũyũ nĩakoragwo na andũ arĩa arenderia, koguo rĩrĩa mbembe icio ciathandũrwo na agatuĩka atĩ nĩagũciĩkĩra makoniainĩ ta maya, ũgakora atĩ wĩra wake nĩatĩ andũ acio matuĩkaga o kuoya mbembe o ikũnia ikũnia, na ningĩ nĩmamũhũthagĩria wĩra na ũrĩa atuĩkaga wa kũmenderia o ikũnia, atagũtinda agĩcitwara gwake mũciĩ.

Maũndũ ma bata haha nĩmaingĩ, kuona atĩ nĩtũrona atĩ haha nĩmatuĩkĩte atĩ rũrũ nĩrũhonge rũrĩa rũteithagia arĩmi, ũgakora atĩ ona nĩ bengi, ĩrĩa ĩtuĩkaga atĩ inyuĩ ta arĩmi no mũtuĩke atĩ nĩrĩmũteithagia, na nginya ũrĩa mũngĩhota gũthiĩ nambere na kuonjorithia ũrĩmi mĩciĩ yanyu, na nginya nĩmatuĩkaga atĩ ona no mamũtuĩke nĩmakũmũkomborithia mbeca, ĩrĩa mũtuĩkaga atĩ nĩmũgũcicokia, kana ona we ta mũrĩmi rĩrĩa ũratuĩka atĩ nĩũrendia iria rĩaku, kana ona ng'ombe ciaku, no ũtuĩke wa kũigithia mbeca na andũ aya, kuona atĩ nĩcituĩkaga ona cia gwĩciarithia rĩrĩa ũraigithia mbeca ciaku, na nĩgetha rĩrĩa ũgũtuĩka atĩ nĩũgũthi gũciruta, nĩũtuĩkaga wa kũruta mbeca ici ciĩ nyingĩ mũno, koguo nĩrũkoragwo atĩ nĩrũhonge rũrĩa rwa bengi, rũtuĩkaga atĩ nĩrũrateithia andũ, na nĩtũrona atĩ rũrũ rũreĩta, Sabatia sub-county Dairy Farmers co-operative society, na ũgakora atĩ nĩrwa kaũntĩ ya Vihiga, na nĩmarageria nginya kũmĩrĩria kana ona kũrehe arĩmi hamwe, negetha matuĩke atĩ ona nĩmakũmathomithia ũrĩa makũhota gũthiĩ nambere, na kuonjorithia ũrĩmi wao, okorwo ta rĩũ nĩtũrona rũrũ nĩ rwa mahiũ, nĩgetha mamateithie ũrĩa magũteithia nginya ng'ombe ciao.

Haha nĩtũrona atĩ, nĩkũrĩ na irio mĩthemba mĩingĩ, kuona ona nĩkũrĩ nginya na nginya irio cia kũnyua, na nĩtũrona atĩ haha mwena hena ngũkũ, na ona nĩtũrorio ũrĩa atĩ mũndũ angĩtuĩka atĩ nĩakũharĩria irio ta icio cia ngũkũ, na ũkoraga atĩ nonginya ũndũ wa mbere, ũtuĩke atĩ wĩna ngũkũ ĩyo, ĩrĩa nĩyo ũtuĩkaga atĩ wamĩgũra ndukainĩ, kana okorwo wĩnayo mũciĩ gwaku nĩũrĩithagia ngũkũ, nĩũtuĩkaga wa kũmĩthĩnja, na ũkamĩtinangia tũcunjĩ tũnini tũnini, na nĩgetha watuĩka warĩkia gũtinangia, nĩũtuĩkaga ona wa kũmĩtherũkia, na nĩgetha nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũkũruta ngũkũ ĩno ĩkoragwo ĩnyũmũ ũguo, nĩũtuĩkaga atĩ nonginya ũkorwo na mũtu wa ngano, harĩa rĩrĩa yahĩa nĩũtuĩkaga ona wa kũmĩikia magutainĩ ta macio, no nĩwambagia kũmĩikia magũ mũtuinĩ waku wa ngano, na wanyita ũgaika nginya magutainĩ macio maku mahiũ, na nĩgetha ĩtuĩke yakũhĩa, na nĩtũrona haha mwena hena waru, na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũraharĩria waru ta ũcio, nĩwambagia nakua, na nĩgetha onagwo no wĩikagia magutainĩ macio mahiũ, nginya ũkahĩa, na nĩtũrona nginya irio icio cia kũnyua, mũndũ nĩatuĩkaga wa kũgũra ndũkainĩ na ũkanyua.

Haha nĩtũrona atĩ kũrĩ na irio mĩthemba mĩingĩ, kuona nĩtũrona atĩ ona hena cabaci, na nĩtũĩ ũrĩa cabaci ciambagĩa na kũharĩrio, no nginya ũkorwo na mũtu waku wa ngano, harĩa nĩguo ũtigagĩrĩra atĩ nĩwaũtukania na maĩ, na ũgatuĩka atĩ naũgakanda mũtu ũcio, na nĩũtuĩkaga wa kuongerera cukari, na cumbĩ waku, na ũgatuĩka atĩ nĩũgũcikanda ciothe hamwe, na warĩkia gũkanda nanĩwĩigaga mũtu ũcio wambe wĩikare ndagĩka nini, na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũgũthiĩ nambere na kũruga, harĩa nonginya ũruge na maguta. Na ningĩ ona nĩtũrona atĩ haha mwena nĩharĩ na thamaki, na thamaki ta ĩyo mũndũ no akorwo nĩamĩgũrĩte thoko, kana ona agakorwo atĩ nĩgũthiĩ agũthiĩte gũtega rũĩinĩ rwake, kana ona rũĩ rũrĩa rũkoragwo hakũhĩ na mũciĩ wake, na ũgakora atĩ thamaki ta ĩyo mũndũ nĩamĩikagia magutainĩ mahiũ, harĩa ũtuĩkaga atĩ ũmĩikagia hau nginya rĩrĩa ĩgũtuĩka ya kũhĩa, na nĩũmenyaga nĩyahĩa kuona nĩwonaga nĩirĩrĩire, na yahĩa nĩũtuĩkaga ona wa kũmĩiga nĩgetha ũtuĩke wa kũmĩrĩanĩria na irio iria ũrarĩanĩria nacio, na nĩtũrona nĩngĩ hau mwena nĩatuĩkĩte wa gũtinangia gĩtũngũrũ, na nyanya, harĩa nĩacitinangagia hamwe na agekĩra cumbĩ, nĩgetha atuĩke wa.

Nĩtũrona atĩ kũrĩ na irio mĩthemba mĩingĩ, kuona atĩ nginya kwĩna itũngũrũ, na nĩtũrona kwĩna nginya waru, na hoho, ona nginya kwĩna mĩciri, na nĩtũrona atĩ handũ ta haha nohakorwo nĩhandũ thokoinĩ, harĩa mũndũ nĩatuĩkaga wa gũthi kũgũra indo ta ici, na nĩgetha atuĩke wa kuinũka nacio athĩ akaruga kana ona akahũthĩre na ũrĩa agwĩka nacio, na nĩũkoraga atĩ andũ aya nĩmatuĩkaga a kwendia indo ici na thogora wa thĩ mũno, ũgakora atĩ onawe ta mũgũri rĩrĩa ũrenda kũgũra indo ta ici, nĩũtuĩkaga wa gũthiĩ thoko, na nĩgetha ona wĩinũke na kindũ gĩothe kĩrĩa ũrenda, kuona atĩ nĩũkoraga mũndũ ũmwe nĩarendia indo nyingi mũno, koguo nĩatuĩkaga wa gũkũhũthĩria wĩra, wagũtinda ũgĩthiũrũrũka ũgĩetha indo ta ici kũndũ gũtiganĩte, na ũgakora atĩ ona nĩcirendio na thogora wa thĩ, na ningĩ ũrĩa mũndũ atuĩkaga atĩ nĩakũmenyerera indo ta ici, kaingĩ we ta mwendia, nĩũtigagĩrĩra atĩ ona kũndũ kũrĩa ũraiga indo ta ici nĩgũkoragwo gwĩ kũhehu, kuona okorwo kũndũ kũrĩa wĩigaga indo ciaku nĩgũkoragwo na ũrugarĩ mũingĩ, indo ta ici nĩcituĩkaga cia gũthũka, kuona atĩ nĩ irio koguo nonginya ũtigĩrĩre atĩ nĩciraikara handũ hahehu, nĩgetha citigathũke.

Kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha, nĩtũrona atĩ ũndũ wa mbere haha nĩ mũgũnda, na nĩtũrona atĩ ũyũ mũrĩmi nĩatuĩkĩte wa kũhanda irio ciake na cigakũra, kũrĩa ona nĩtũrona atĩ nĩatuĩkĩte wa gũcituga wega, cigatuĩka ona nĩcirakinya handũ haha cikinyĩte, na nĩtũrona atĩ irio ici ciake nĩcinamĩte na mwena ũmwe, na kaingĩ nĩũkoraga atĩ irio ta ici nĩcituĩkaga cirainama, rĩrĩa kwĩna rũhuho rũnene, rũgatuĩka atĩ nĩrũrainamia irio ciaku iria ũhandĩte mũgũnda, na kaingĩ ũndũ ũyũ wĩkĩkaga rĩrĩa ũrona atĩ okorwo rũhuho rũu nĩ rũingĩ mũno, kana ona nĩrũnene, rũgatuĩka atĩ mbembe ciaku iria ũhandĩte mũgũnda, citirĩ na hinya wa kwĩrũgamia, na nĩkĩo ciratuĩka atĩ rĩrĩa kwagĩa na rũhuho, nĩciratuĩka cia gũkuo, kana ona ningĩ ũgakora atĩ mbembe ta ici citintitĩrĩire wega thĩ, ũgakora atĩ tiri ũcio nĩmũhũthũ mũno, na nĩkio ũrakora atĩ mbembe icio nĩciratuĩka cia kũinama, rĩrĩa kwĩna rũhuho, na nĩũgũkora atĩ rĩmwe mbembe ta ici rĩmwe nĩũkoraga nĩciratuĩka cia gũkũra cinamĩte ũguo, kuona ana nĩgũkoragwo rĩngĩ mbura nĩyurĩte mũno, ũgakora atĩ rĩrĩa mbura yaura, maĩ okorwo nĩmarathiaga na mwena ũcio, ũgakora atĩ ona mĩmera nĩkũinama na mwena ũmwe.

Ĩĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩhũ kĩonekanaga mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ, kuona ona nĩ tũrona atĩ handũ haha nĩ handũ nduka-inĩ, harĩa matuĩkaga atĩ nĩ marenderia andũ, indo iria marenda kũgũra, na nĩ ũkoraga ona nduka ta ĩno nĩ ĩkoragwo ĩkĩendia indo ciothe iria mũndũ angĩkorwo agĩbatara, atĩ nĩ ũkoraga atĩ indo cia nyũmba ndũngĩaga handũ ta haha, na nĩ ũkoraga atĩ nduka ta ĩno ĩrĩa yendagia indo ciĩ nyingĩ, nĩ ĩkoragwo ĩkĩendia indo na raithi mũno, na nĩkĩo ũkoraga atĩ na kaingĩ andũ arĩa makoragwo na nduka, nĩ wonaga atĩ handũ ta haha nĩho mathiaga kũgũra indo ciao, kuona atĩ nĩ mendagĩrio na raithi, na ningĩ ona nĩ matuĩkaga atĩ nĩ mendagĩrio kĩndũ gĩkĩingĩ, koguo ũgakora atĩ ona mũndũ ũrĩa endagĩria andũ gũkũ nja, akoragwo athiĩte nduka-inĩ teno, na agatuĩka wa kũgũra indo ciake iria egũka kũmwenderia, na nĩgetha agoka agatuĩka atĩ ona nĩ egũthimĩra andũ, na ithimi iria arenda, na nĩ getha atuĩke atĩ nĩ egũkwenderia indo icio na gĩthimo kĩrĩa ũrenda, na mbeca iria wĩnacio, na ũgakora atĩ indo ta icio ona nĩ citũmĩkaga nĩ andũ mĩciĩ-inĩ yao, kuona atĩ andũ nĩ matuĩkaga agũthiĩ nginya nduka-inĩ ta ici na magatuĩka akwĩgũrĩra indo ici kũu.

Haha handũ haha nĩtũrona atĩ ĩno nĩ thoko, na nĩtũrona ona nĩrendio indo nyingĩ mũno citiganĩte, na handũ haha mũndũ rĩrĩa arenda gũthi kũgũra indo ta ici thoko-inĩ, nĩũtuĩkaga wa gũthimĩrwo na mbeca ciaku, kana ona mũingĩ wa indo ũrĩa ũrenda, ũgatuĩka atĩ nĩgũkoragwo na ratiri ĩrĩa ĩteithagia mwendia atuĩke atĩ nĩagũkwenderia, na ũgatuĩka wa kũgũra, na mũndũ nĩathiaga na indo icio gwake mũci, akenete kuona nĩatuĩka wa kũgũra indo iria agũbataraga. Na indo ici nĩũkoraga atĩ tarĩũ haha nĩtũrona atĩ kwĩna biribiri, na kwĩna biribiri ona mĩthemba mĩingĩ, kuona nĩtũrona kwĩnairia nginya cia rangi mũtune, na ningĩ ona nĩtũrona haha nĩharendia nginya hoho, na agatuĩka atĩ ona hoho icio nĩcikoragwo ciĩ mĩthemba mĩingĩ, na nĩũkoraga ona mwendia ta ũyũ nĩakoragwo na mĩthemba yothe, kuona andũ nĩmabataraga na mĩthemba ĩrĩa marenda ĩtiganĩte, na ningĩ nĩtũrona ona nĩarendia nginya mĩciri, na andũ nĩmatuĩkaga a gũka namagatuĩka nĩmakũmũgũrĩra, kuona nĩ akoragwo na indo iria andũ marabatara, na atĩ ona woka kũgũra biribiri, nĩũtuĩkaga wa kũinũka nginya na hoho, kuonaniarendia indo ciothe iria ũngĩkorwo ũgĩbatara nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũkũrugĩra andũ.

Maũndũ makũngenia haha nĩmaingĩ, nĩtũrona atĩ ũyũ nĩmũrĩmi, na nĩtũrona ona ũrĩa atuĩkĩte atĩ nĩaharĩirie mũgũnda wake, na agatigĩrĩra atĩ nĩahanda irio ici mũgũnda, na nĩtũrona nginya atĩ nĩaratuĩka atĩ nĩaracitĩrĩria maĩ, na nĩtũrona mĩmera ĩno yake ũrĩa ĩtuĩkĩte ya gũkũra na riri, na nĩtũrona atĩ nĩ mboga ahandĩte mũgũndainĩ ũyũ wake, na nĩcituĩkĩte cia gũkũra, kuona nĩtũrona atĩ nginya nĩcituĩkĩte cia gũkũra na riri, na cigatuĩka atĩ nĩcirakũra kuoneka atĩ nĩcikũmũhe maciaro mega, na nĩũkoraga atĩ kaingĩ nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũrahanda mboga, nĩũtuĩkaga wa kũhanda na mbegũ, iria ũtuĩkaga wa gũthi kũgũra handũ ndukainĩ, ĩrĩa ĩkoragwo atĩ nĩyo ĩrendia indo nyingĩ cia ũrĩmi, na nĩgetha ũgoka ũgatuĩka atĩ nĩũkũhanda mũgũndainĩ ũyũ waku, na nĩgetha cigatuĩka cigakũra, no cingĩgakinya handũ ta haha, mũrĩmi ta ũyũ nĩakoragwo arutĩire wĩra mũingĩ, kuona atĩ ona no nginya atigĩrĩre atĩ nĩaracihe maĩ o aracihe, na ningĩ nonginya acihe nginya indo ta bataraitha, na nĩgetha cituĩke cia gũkũra, na cimũhe maciaro mega, harĩa ona nĩatuĩkaga ona nginya wa gũcienderia andũ a nja, kana ona andũ a itũra.

Kindũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo na bata mũno, rũrĩrĩinĩ rũrũ rwitũ, kuona atĩ nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũgũnda, na nĩũkoraga atĩ andũ ona nĩmaratuĩka atĩ nĩmakũrĩma kũndũ ta gũkũ, na rĩrĩa matuĩka atĩ nĩmararĩma, nĩmagũtuĩka a kũruta irio mũgũndainĩ ũyũ wao, kuona mũrĩmi nĩatuĩkaga wa gũcagũra kĩndũ kĩrĩa agũtuĩka wa kũrĩma, na ũgakora atĩ nĩakũrĩma indo nyingĩ mũno, kuona nĩgũkoragwo mũndũ arĩmaga mbembe, kana ona mboga, na rĩrĩa agũtuĩka wa gũcihanda, nĩatuĩkaga wa kũoya mahinda make agacitungata wega, na nĩgetha cituĩke cia kũmũhe maciaro mega na maiganu, marĩa atĩ ona no atuĩke nginya wa kwenderia andũ a mabũrũri nginya a nja, kana ona andũ a itũra, kũrĩa ona mũndũ no atuĩke nginya wa kũhingũra thoko, na atuĩke wa kwenderia andũ matiganĩte, na ningĩ ona mũndũ ta wĩna mũgũnda, no atuĩke atĩ ona nĩakũrĩha ngi nĩakũrĩma indo ta mahiũ, harĩa ona no atuĩke wa kũrĩma ng'ombe kana ona mbũri, kana ona ng'ondu, na rĩrĩa atuĩka atĩ nĩagũcirĩma, nĩatuĩkaga wa kũruta nginya atĩ nĩagũtuĩka atĩ thumu ũcio arona kũu, nĩagũtuĩka wa kũũtwara mũgũndainĩ wake, kũrĩa nĩagũtuĩka atĩ ũcio nĩgũo agũtũmĩra kũrĩithia naguo, kana ona arĩme naguo mũgũnda wake.

Ndona ũndũ ũyũ, nĩndĩreciria maũndũ maingĩ mũno, kuona atĩ nĩtũrona atĩ mũndũ ũyũ nĩatuĩkĩte wa gũthondeka mũgũnda wake, na akaũharĩria wega nĩgetha atuĩke atĩ ona nĩakũrĩma, na nĩtũrona atĩ mũrĩmi ũyũ arahanda we nĩkũhanda atuĩkĩte wa kũhanda nyeni, na nĩho nĩtũrona nginya ũrĩa atuĩkĩte wa kũharĩria mũgũnda ũyũ wake, nginya nĩatuĩkĩte wa gũita mahuti, na mahuti ta maya ona kaingĩ nginya nĩmateithagia, kuona atĩ rĩrĩa watuĩka nĩwahanda mbegũ ta ici, nĩũkoraga atĩ nyeni ciaku nĩcigũtuĩka cia gũkũra, kana ona mbegũ icio ũrahanda citigũtuĩka cia gũcinwo nĩ riua mũno, na ningĩ mahuti ta maya nĩmatuĩkaga ona magũtho kuona atĩ nĩmatuĩkaga ma gũikara mũno, nĩmagarũrũkaga na magatuĩka thumu, na nĩmanoragia tĩri waku, koguo we ta mũrĩmi rĩrĩa ũratuĩka atĩ nĩũraruta wĩra ta ũyũ, ũgakora atĩ nyeni ciaku nĩũigũtuĩka cia gũkũra na riri, na cigathakara mũno, kuona atĩ ona nĩũtuĩkaga atĩ rĩrĩa ũragetha nyeni ta ici, nĩũtuĩkaga ona wakwenderia andũ aingĩ okorwo nginya nĩ andũ a itũra, kana ũgacitwara handũ thokoinĩ, na nĩ ũtuĩkaga wa kuona mbeca nyingĩ na cia kũigana, harĩa mbeca icio nĩcigũteithagia we ta mũrĩmi, kũhingia mabataro maku, na kuonjorithia ũrĩmi.

Ĩĩ no ndwĩke wa gũtarĩria, maũndũ marĩa ngereire rĩrĩa nduĩkaga atĩ nĩ ndĩrahũthĩra kĩndũ gĩkĩ, na nĩtũrona atĩ ĩno nĩ njũkĩ, na njũkĩ nĩ ĩkoragwo atĩ nĩ gũkoragwo na arĩmi arĩa makoragwo magĩcirĩma, kũrĩa nĩ makoragwo macithondekeire tũnyũmba gĩthaka-inĩ, na ũgakora ona hakuhĩ na mũtĩ, ũgakora atĩ hau nĩho matuĩkaga akũiga nginya tũmba tũu makoragwo mathondekete, na ũgakora atĩ ũcio nĩguo ũkoragwo nĩguo mũciĩ wa njũkĩ, kũrĩa ciria cithiyaga, kũrĩa cithiaga nĩ cicokaga o hau, na cigatuĩka atĩ ona nĩ cigũtuĩka cia gũkũhe ũkĩ, na nĩ ũkoraga atĩ bata ũrĩa njũkĩ mũno cituĩkaga atĩ nĩ ciragũteithia, nĩ atĩ nĩ ũkĩ ũrĩa cikoragwo cigĩthondeka, rĩrĩa ciratuĩka atĩ nĩ cirathiĩ cikeyethera irio na cigacoka o hau, ũgakora atĩ nĩ ciũkaga cigathondeka ũkĩ ũcio, na ũkĩ ũcio nĩ ũkoragwo na mabataro maingĩ mũno, kuona atĩ onawe ta mũrĩmi nĩ ũtuĩkaga wa kwendia ũkĩ ta ũcio, na ũgatuĩka wa kuona mbeca, iria ona nĩ cigũteithagia rĩrĩa wina thĩna o wothe, na ũgatigĩrĩra atĩ ona bamĩrĩ yaku nĩ ĩratuĩka ya kũrĩa, na ũgatigĩrĩra atĩ nĩ ĩratuĩka nginya nĩ ũrarĩhira ciana thukuru, na ningĩ ona ũkĩ ũcio wendia nĩ ũtuĩkaga wa gũthiĩ na mbere na kwonjorithia ũrĩmi ũyo waku.

Ĩĩ nĩhakoragwo na bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, nĩtũrona atĩ ũyũ nĩmũrĩmi, nawe nĩaratuĩka atĩ we ndararuta atĩ wĩra ũyũ wake wa kũrĩma, ta arĩmi arĩa angĩ ũrĩa matuĩka atĩ nĩmakũhanda mũgũndainĩ wake, na mũndũ ũyũ nĩatuĩkĩte wa kũnyita gacunjĩ gake kanini ka mũgũnda, na nĩho agatuĩka atĩ nĩagũrĩte nginya baibũ ta ici, harĩa atuĩkaga atĩ mĩberethi ta ĩno, nĩgetha ĩtuĩke atĩ nĩho ũgũtuĩka atĩ rĩrĩa atuĩka atĩ nĩagũthondeka marima macio, nĩho atuĩkaga wa kũhandĩrĩra mĩmera ĩno yake, na ũgakora atĩ mũrimi ta ũyũ nĩaratuĩka atĩ wa kuona irio, atagũ atĩ tonginya akorwo na mũgũnda mũnene kũndũ, nĩgetha atuĩke atĩ nĩararĩma, ũgakora atĩ no nginya akorwo atĩ nĩararuta wĩra ta ũyũ arĩ o gwake mũciĩ, na agatuĩka atĩ nĩathondekeire handũ ta haha, na nĩho atuĩke atĩ nĩararĩma, na ũgakora atĩ, nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũreka ũndũ ũyũ noginya ũkorwo na ũgĩ mũno, kuona atĩ gũthondeka marima macio na gũtigĩrĩra atĩ nĩwahanda mĩmera yaku, ndukoragwo wĩ ũndũ mũhũthu, na nĩngĩ nonginya ũtigĩrĩre atĩ nĩwahe mĩmera yaku maĩ, nĩgetha ndĩgatuĩke atĩ ona nĩkũma, na ũndũ ũyũ nĩũkoraga atĩ onawe ta mũrĩmi nĩ ũtuĩkaga wa kuona irio, kuona atĩ nĩũcihandĩte gwaku nja.

Ũndũ ũyũ nĩũcenjetie mũno, ona thikũ ici gĩcigoinĩ gĩkĩ gitũ, kuona atĩ tene nĩtuonaga atĩ andũ nĩgwĩtwarĩra matwaraga mahiũ mao, magatuĩka atĩ nĩmakũmaceria kũndũ kũingĩ, nĩgetha gũtuĩke atĩ ng'ombe ta ici nĩcigũtuĩka atĩ nĩcireyethera irio, kana onawe ta mũrĩmi ũgatuĩka atĩ nĩũgũcitwara kũndũ kwĩna nyeki, na nĩgetha cituĩke atĩ nĩcikũrĩa kũndũ ta kũu, na nĩgetha gwakinya mathaa mangĩ ma hwainĩ, ũgatuĩka atĩ we nĩũgũcicokia gwaku nyũmba, na ũgatigĩrĩra atĩ nĩciaingĩra kiugũ kĩrĩa ũkoragwo ũthondekeire cia kũrara ũtukũ, na rĩmwe nĩũkoraga atĩ thikũ ici, ũndũ ũyũ nĩũcenjetie mũno, kuona atĩ thikũ ici andũ nĩmaratuĩka atĩ nĩmaraka ciugũ kwao mĩciĩ, namagatuĩka atĩ o marĩthiaga magethera ng'ombe ciao irio, namagatuĩka atĩ nĩmakũrehera ng'ombe ciao irio mũgũ kũrĩa kũrĩa maciakĩire kiugũ, namatuĩka atĩ ona nĩmagũcitinangĩrĩa, na ũgatuĩka atĩ nĩũthondekete handũ nginya mũharatĩ, harĩa nĩũgayanagia mũharatĩ waku, ũgatigĩrĩra atĩ hena handũ harĩa wĩkagĩrĩra mahiũ maku maĩ, na hena handũ harĩa ũtuĩkaga atĩ nĩũracitinangĩria mahuti, na ũgatuĩka wa gũcihe, koguo ũgakora atĩ ũrĩa andũ matwaraga ng'ombe ciao nja nĩgũcenjetie.

Ngwĩciria atĩ, gatagatĩ ga kũruta thaburia ya irio, kuma mwakinĩ kũhũthĩra gĩcunjĩ kĩa nguo, kana kũhũthĩra kĩndũ gĩa kũnyita, ngwĩciria njĩra ĩrĩa njega na ĩrĩa nyendete kũhũthĩra mũno, nĩkũhũthĩra kĩndũ gĩa kũnyita, tondũ nĩũkoraga atĩ rĩrĩa ũrenda gũtũmĩra atĩ nguo yaku, rĩmwe nĩũkoraga atĩ nguo ĩyo nĩ nene na nĩituĩkaga ya kũnyita mwaki, na rĩrĩa yatuĩka atĩ nĩkũnyita mwaki, ũgakora atĩ ona no ũtuĩke wa kũhia, kana ona ũtuĩke atĩ nĩũkũrehe hathara rĩrĩa ũratuĩka atĩ nĩũraruga irio ciaku, koguo ngwĩciria njĩra ĩrĩa ona ĩbatiĩ, nĩatĩ ũkorwo na kĩndũ gĩa kũnyita, na nĩgetha ona ndũgatuĩke onawe nĩũkũhĩa, kuona atĩ ona rĩrĩa ũkoragwo atĩ nĩũrahũthĩra kĩndũ gĩa kũnyita, nĩwambaga ona gũkĩhehia hanini na maĩ, nagetha rĩrĩa ũgũtuĩka atĩ ona nĩũraruga tuge kĩndũ ta ngima, na nĩũrabatara kũnyitĩrĩra thaburi yaku, ũgakora atĩ kanyamũ kau ũrahũthĩra gakũnyita, gatigũtuĩka atĩ nĩgakũhĩa, kana ona gatuĩke atĩ nĩgakũnyita mwaki, koguo ngwĩciria njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na nĩyo hũthagĩra maita maingĩ, nĩgũkorwoa atĩ nĩndĩrahũthĩra kĩndũ gĩa kũnyita, kũruta thaburi ĩyo ĩkoragwo mwakinĩ, na nĩgetha ndĩgatuĩke onayo.

Maũndũ ma kũngenia haha nĩ maingĩ mũno, ũndũ wa mbere tũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi, na nĩkũrĩma aratuĩka atĩ nĩararĩma mũgũndainĩ ũyũ wake, na nĩtũrona atĩ ona ena hũma, na nĩatuĩkĩte ona nguo iria ekĩrĩte kobokobo, nĩciramũteithia kuona atĩ ũrĩmi ũyũ wake nĩũrabatara maĩ, na ũgakora atĩ mai maya atuĩkĩte atĩ nĩmaragerera hau, nĩaratuĩka wa kũmahingũrĩra njĩra, matuĩke atĩ nĩmakũingĩra mĩkaroinĩ ĩyo atuĩkĩte atĩ nĩathondekete, mũgũndainĩ ũyũ wake, na ngwĩciria nĩkũharĩrĩa araharĩria mũgũnda ũyũ, kuonania nĩkũrĩ na kĩndũ kĩrĩa aroka kũhanda gũkũ, na mĩmera ĩrĩa aroka kũhanda, na nĩgetha ĩtuĩke ya gũkũra, na atuĩke atĩ nĩakuona maciaro mega, atĩ no atuĩke nginya rĩrĩa agetha, niakũhota nginya kwendia maciro macio make, na atuĩke wa gũthi nambere na kuonjorithia ũrĩmi ũyũ wake.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ tũrona atĩ haha nĩ arĩmi, na nĩ tũrona atĩ nĩ kũihũrĩte ng'ombe, kuona nĩ ta ciragerio kuonia kũrĩa ciagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ, na gwaciria kũrĩa ciratwarwo nĩ kũrĩa cikoragwo atĩ cithondekeirwo gwa kũrara, na kũrĩa cikaraga rĩrĩa itaratwarwo nja, na ũgakora atĩ gwĩciria andũ aya kuonania ũrĩa mekĩrĩte nginya tũbuti, ngwĩciria aya nĩ arigitani, arĩa rĩmwe nĩ mokaga kũrora ng'ombe iria cikoragwo kũndũ, na nĩ getha matigĩrĩre atĩ ng'ombe taici nĩ ciatuĩka cia gũthecwo, na nĩgetha citigatuĩke atĩ nĩ cikũnyita mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitagwo nĩ mahiũ, ũgakora atĩ nginya nĩ ciũkaga na cikarorwo kũrĩa cirwarĩte, na ũgakora atĩ mũrigitani toyũ, nĩ akoragwo na ndawa cia kũhonia, na nĩgetha ona atigĩrĩre atĩ rĩrĩa araima kũndũ ta gũkũ, nĩ atiga atĩ ng'ombe ici nĩ cia nĩ acihe ndawa, kana ona akorwo nĩ kũgirĩrĩria citikarware, agatigĩrĩra atĩ nĩ acitheca ndawa ĩrĩa ciagĩrĩirwo nĩ gũthecwo, na nĩ getha cituĩke atĩ nĩ cigũkorwo na ũgima wa mwĩrĩ, na nĩ getha atĩ ng'ombe taici cituĩke atĩ nĩ cikũhe nginya mũrĩmi toyũ maciaro, na nĩ getha ona mũrĩmi ta ũyũ atuĩke atĩ nĩ egũthiĩ na mbere na kũrĩma.

Haha nĩ tũrona ati mũndu ũyu nĩ aratuĩka wa kurĩa cabaci na nĩ aratuĩka wa kũriayanĩria na mboco ciake. Na mboco icio nĩcio gĩtoero gĩake, na cabaci ici nĩtũrona rĩmwe mũndũ nĩ akoragwo ona erugĩire gwake nyũmba kũrĩa ndũkoragwo atĩ nĩ wĩra mũingĩ. Ũkoraga atĩ no mũtu ũbataraga wa ngano na harĩa ũtuĩkaga atĩ nĩ ũkũcoka gũtukania na nginya maaĩ na nĩ wĩkĩraga cumbĩ. Na nĩ getha rĩrĩa watuĩka atĩ nĩ wakanda mũtu waku na wawiga ndagĩka cigana ũna. Ũgatuĩka atĩ nĩ ũkũũharĩria, na nĩ getha atĩ rĩrĩa watuĩka nĩ waruga cabaci ciaku nĩ ũtuĩkaga wa gũkaranga mboco ta icio ũgatuĩka atĩ nĩ ũgũcirĩanĩria nacio na ũgatuĩka wa kũrĩa na ũkahũna.

Mbica- inĩ ĩno nĩ tũrona atĩ nĩ kũrĩ na andũ marũgamĩte handũ haha, na nĩ tũrona atĩ rori ĩno metereire hau, nĩ ngari ĩyo nĩ ĩtuĩkĩte atĩ nĩ ĩihũrĩte matunda, na gwĩciria aya nĩ andũ a thoko, tondũ nĩ tũrona atĩ nĩ maratuĩka akwenderio, na ũgakora atĩ ona andũ aya nĩ arĩa makoragwo atĩ makĩenderia andũ gũkũ nja, ũgakora atĩ ngari ĩno nĩyo ĩtuĩkĩte atĩ nĩyo yaruta matunda tamaya mũgũnda, na yatuĩka atĩ nĩ ĩrarehera arĩmi taya, ũgakora atĩ andũ aya nĩo matuĩkaga atĩ nĩ marendia kũrĩa thoko-inĩ, kwoguo wĩra wao matuĩkaga atĩ nĩ maroka handũ ta haha, na magatuĩka atĩ nĩ makũgũra matunda maya, harĩa nĩ matuĩkaga atĩ nĩ makũrehera matuĩke atĩ nĩmo marendia thoko-inĩ, na andũ nĩ matuĩkaga ona agũka kũgũra, na ngwĩciria kĩndũ kĩrĩa kĩngĩtũma atĩ mũndũ atuĩke atĩ nĩ ekwenda ũndũ ũyũ, nĩ atĩ we ta mũgũri nĩ ũtuĩkaga wa kwenderio na thogora wa thĩ. kwoguo rĩrĩa ũroka kwendia thoko, ũkendia na thogora mũnini, na nĩ getha andũ matuĩke nĩ megũkũgũrĩra.